Kiit neboo komonut en yu neokere kokoret neburen tiongikab timin koboto koraa karit nemutoti bik chesoito kokeree tiongikab timin, kiit akee koraa nokeree koo ngetundo neyee beek, kiit akee nokeree koraa kobik chekanaam camera koibee pichainikab tiongikab timin, kiit koraa nokere koo oret nebunoti karisiek olon kerotee bik tiongik.

Ole kinyorjin ofisisiekab SHA en ole nekiteno ko toonit newo nebo Kericho en koroba nebo Huduma nemiten en kwenutab toonit nebo Kericho ak torjintos ak benkitab Equity ak Cooperative kerekee ak tuket neo nebo kericho wholesalers.

Kiit nokere en yu kokosetitab Daily Nation iboru koraa kiit nekonyoo en metinyun neo nebo ogiliek enemetab Kenya kiguren inendet Marta Koome ,koraa ko inendet kobunu kotininewo en emetab Kenya, koraa koboruon chepyoset en yu nekikuren Sarah Koen, koraa kiit negonyoo metinyuu ko class ole kineten lagok koboto ngenyerok cheteben lagok olon kinete en sukul.

kiit netesetai enyuu kotuiyet nebo siasa iboru kongololi mambayat nebo kot nekingoten ngotutik en emet ab kenya kobun kapseret inendet nekonyitot oskar sudi kongololjin biik akopo siasa, akere biik ebe iit kokose inendet.

kiit nenyone metinyun enyuu okere tekset nebo kotini neo en emet ab kenya, niton kokotini nekonu tilet nebo mwisho en kesishek tuukul chekikobun kotini alak en kenya, yuto kobunu koraa neo nebo kotini en kenya nekonu tilet koyoe kazit en yutok.

Bo komonut en kokwenyun amun toreti en ngalek ab kokoitoet ab tukuk ab komonut kobun soet, toreti kikotoret kimukulmet koyokto barwet kwo chito nemi oleloo moyoche koib barwet chito amun yon mii koroiton kotoreti en kiyokto barwet kwo oleloo, kikonyor eeh nyoru kimukulmet nepoishen barwet en kasar nekiten kobokomonut en atkai tukul.

Inoni kominutiet nekikuren kawek, anan kimine en komoswek chechang en emetab Kenya koboch cherongo nebo emoni agoi kweny nebo emoni, kimine minutioniton en komoswek ole kaitit ak ole burgei, minutioniton kebute tenderekyik ak keib kobaa faktorit yeitio yekomong' en oloton kewek konyokoboisien bik konde kindo koraa chaik sigeyee.

Inoni ko katitab Airtel nekimuche keboisien en atkaitugul olon kipirto simoit, ane ochome katitab Safaricom amun tinye kimnotet nemi barak ako imuchi ikoite baruet en Safaricom akobune chepchepindo neminten barak ,ako koraa katit nebo Safaricom kenyorchin en komoswek chechan chebo emoni ,koraa katitab Safaricom ee kotinye temenwokikwak en emoni chechang chemuchi olon itinye shida imuche inyoru en araka.

Kiit netesetai en yu koboru benkitab KCB ole iboru kole imuche iyokte chepkondok kobaa simoit ako koraa imuchi iyokte chepkondok kobaa benkit agee, ak koraa imuchi iyolchi gee bamba konyo simoingung en benkiniton, koraa komiten toretosiek kobun benkiniton nemuche kotoretin inyoru Insurance, imuchi koraa inemu rabisiek anan chepkondokuk en atkaitugul, koraa imuchi ikonor chepkondokuk komie, iboru koraa ole kimuche kesomen chepkondok siwektee ko pole pole.

Onoe en yu nekikosirto negonyitot Wangai Maathai, inendet kogi toretindetab serkali nebo emetab Kenya en ministrit nebo oleteptogei emet en atkaitugul, inendet kokinyor konunotiot nebo Nobel amun kiripe ak konete bik oleteptogei emet kinet bik inendet kole bo komonutiet olon kakimin ketik amun toreti oteptab emet.

Boisioni anan otindoniondoni ochome amun toreton anyor ngomnotet nebo atkai tugul, oli koboisien kipsomaninik konyor ngomnotet olon chengee, oli koraa kenyoru en sugulisiek tugul en komosweek tugul cheboo emoni, ako kikitaban kole oliton kenyorunen ngomnotet amun chang' kitabusiek chechang chemuche itoretengee ako mengetu kounoton.